Chutok chuu kikikol Eng nyuu ko bobebk ako bobek Chu Komi kot ap sele ako bobek chuu kopitunatik mising Eng kot ap selele alot alak kealdai kopa pitanin

Eng yu komito piik che terter, piik alak komito mbaret ii ko piik alak komito koswoche tukuk, tukuchuto mi keswoche kotoku kole uni bandek, abwoti ale kiswoche bandechu asikobit kende guniok ii, asikeib nyekealda eng cerial.

Eng pikchaini ko mito traktet. Trakta nito komi kotemei imbaret. Bo kamanut mising ketinyei traktet eng kokwet amun traktet kotoreti biik kobatyin mbarenik mising ko mbarenik cho yoen ko magoi imbat iboisie mogombetab eut. Agoi icheng traktet sokoyai boisio noto. Koyoe boisionoto eng oret ne nyumnyum.

Eng pichait nii komitaa traktet ,traktaan nitoon komii koteme mbaret ,bo kamanut missing komiteen traktet kokwet ii amuun taretii eng boisiet ab temisiet komiteen traktet koyae boisiet ab temisiet ko nyumnyumit missing, missing ko mbaronik chaan yoen ii komachei komiteen traktet amuun magoi iboisien mogombeet ibateen mbaret ne wooh.

Netoku eng pikchaini kotoku kole garlic, garlic ii kobo kamanut mising amun ianyinyiti amitwog nginde, yo imoche ikonor garlic ii, ikonori ko kabunu imbar ii, koma rahisi koyaitu.